Nderorera mbica ĩno rĩ, ndĩrona tarĩ ngathĩti. Ngathĩti ĩno rĩ, ĩna mbica ya mũtumia, wĩkĩrĩte karembeko ka maniũrũ, anyitĩte kana, gagĩkundio njanjo. Njanjo ĩno nĩ mũthemba wa Polio. Oho rĩ, ngathĩti ĩno nĩĩratwĩra, atĩ makĩria ma thirikari ikũmi cia matũũra, nĩciĩimĩte njanjo cia bata cia ciana. Oho rĩ, bũrũri wa Kenya, nĩwagĩte kũrĩha, ciringi mũigana wa birioni ĩmwe, na mirioni magana matandatũ, cia njanjo cia kũhee ciana.

Nderorera mbica ĩno rĩ, ndĩrona tarĩ ũtukũ, na hena ngari igĩrĩ, mũthemba wa kanyaga, cirũgamĩte handũ nja. ngari ĩno ĩmwe rĩ, nĩya thibitarĩ wa Komarock. Mwena inĩ wayo rĩ, harũgamĩte mũtumia, mũtumia ũyũ rĩ, aroneka tarĩ mũritũ, narĩ hakuhĩ kũheo mwana. Nogũkorwo atĩrĩrĩ, arũgamĩte haha, anyitĩte nda, etereire arigitani, kana ateithĩrĩria a arwaru, na ndereba wa ngari ĩno, mahote kũmwoya, mamũguthũkie thibitarĩ inĩ, ĩmwe, ahote kũrigitwo, na hihi kũheo mwana.

Nderorera mbica ĩno rĩ, ndĩrona ma abithaa a Nakada na aruti a wĩra a Nakada. Nakada rĩ, nĩ rũhonge rũmwe gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, rũrĩa thirikari ya Kenya, ihũthagĩra kũrũa na ruo, ndawa cia kũrebia. To ũguo tu, ruhonge rũrũ rwa Nakada rĩ, nĩrũbundithanagia mogwati marĩa macũngagĩrĩrio nĩ kũhũthĩra ũũru, ndawa ciothe cia kũrebia. Mathiaga macuku-inĩ, nĩmathiaga matũũra-inĩ, nĩmathiaga nginya makambuni-inĩ, kũrĩa kwina andũ aingĩ, mahote kũmabundithia mogwati mangiumana na kũhũthĩra ũru kana kũhũthĩra ndawa o ciothe cia kũrebia gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya.

Nderorera mbica ĩno rĩ harĩ na atumia, mũtumia ũmwe ũrũgamĩte na atumia angĩ maikarĩte thĩ manyitĩte twana. Nogũkorwo gũkũ rĩ nĩ rũgongo rwa bũrũri nĩ tondũ matonyo marĩa mekĩrĩte kana nguo rĩ nĩ cia andũ acio maikaraga rũgongo rwa bũrũri. Mũtumia ũyũ ũrũgamĩte rĩ nogũkorwo nĩ abithaa wa ũrigitani gũkũ bũrũri-inĩ na arageria kũmatarĩria atĩrĩrĩ ũhoro mwega na mĩikarĩre mĩega na ũrĩa mabatie kũmenyerera ciana ciao rĩrĩa megũtũra.